Kajo nanu ke acount ena nashumieki iropiyiani ninye esidai alang enda naikeno tenkaraki ore ena account nashumieki iropiyiani naa kaidim aitayu iropiyiani naasie biashara naitoki ake arinyioki aidipa aitayu faida neeku kajo ena account nashumieki iropiyiani ninye esidai amu amu ninye naa aidim ataasie biashara naidim aitayu iropiyiani esiana naidim aitayu nashukoki adake baadaye ashu baada ewiki nabo ashu baada oonkolongi are aidipa naa atodua faida naidipa aitayu toonana ropiyiani neeku enaikash ena account nashumieki iropiyiani alang enaikeno. mmmh

ore enkoitoi e dukuya naidim ataretie nkera pee edupore, enkoitoi e online, kangas aaku keeta nkera ositima tiang',,naitoki ainyiang'aki nkera .laptop., naitoki napika ang entoki naji .WiFi.,metaa ore naaji inkera ainei tenebau te sukuul, nebau ake te sukuul, oree pee eiyieu nejing ai.browse. intokitin toloingang'e ,nees online jobs. nees kulie tokitin kumok, naa lasima pee aata laptop, Neeta .wifi,.naa tenemeeta .wifi. Neeta data. neeku Ina naaji enkoitoi naidim ataretie inkera ainei metudupoto te nkoitoi oloing'ang'e, neeku lasima pee aata .wifi.,. laptop. arashu. data..neeku Ina naaji enkoitoi naidim aishoo inkera ainei metudupore

kagira naaji aaomunu ajo ore ena simu nikitimiraka nemesidai. neeku mayieu naaji nikibelekenyaki ena simu, amu eton naa eitu eishunye warranty ,keigero ajo ore warranty naa three years .neeku kajo naaji pee kibelekenyaki amu atejo alo aitumia neme sidai. neeku kaomonu naaji pee kilo aibelekenyaki amu eton naa eitu alo aitumia oleng, neeku pee kitumoki naa aendelea te biashara sidai, amu mme sidai ena simu pii, neeku kayieu naaji nikibelekenyaki amu atejo alo aitumia inkolongi are nemesidai. neton naa eitu eishunye warranty ,neeku kaomonu pee ashuku, pee kitumoki aishoo enkae ng'ejuk, pee atumoki ashomo aitumia.

ore entoki edukuya naa keasita, ore technology naa , entoki ebaya sidai oleng ashu eramatare sidai teleosho amu ore ninye tena alo oodarasani, naa kitelelek esiai amu meekure apa eeta entoki nias egol oleng, amu idim ake aitumia esimu ,nidim aitumia laptop, nidim aitumia PC.naa areyie ilomon pookin ,ashu ujumbe ashu ayiolounye ebaye nimiyiolo, neeku kegira technology aisaidia nisulaki ninye nkera oleng Kuna kera e university, tenkaraki kegira aas research te nkoitoi nalelek tenkoitoi nalelek oleng e technology, nisulaki ninye inaatii kuna shumat anaa enaalo e Nairobi, neeku kegira technology aisaidia oleng.